Eh kadolta empisha onkera esukuul, naitodolu ah registration ashu registration enkerai ashu e candidate, neetae ah projects ashu intokiting' nalo enkerai aas, tinewueji. Neetae ah makisi enkerai naing'urari tene. Nadolta esol. Ashu makisi enkerai eh te Internet. Naitoki si adolta ah Kenya National Examinations Council ,ah olturrur ele oitasheki ah mbaa enkisuma.

aa eji enetipat pee iyas ena bae amu, ee ore enakiroroto tedukuya iltunganak kumok naa ekincho entoki naji confidence ,amu ore ena tomononi naa kegira airori podium naaji naje, neeku ekincho ena igaina confidence .

ore entoki nadamu tenadol ena siai, naa kadamu egelare olosho le kenya naasi baada oolarin imiet. amu kadolta ologo ashu enoshi pisha naitasheki, ilo turur. ashu nautu ajo egelare tolosho le kenya ina. nadoolta sii osapuk apa liapa le iebc oitasheki egelare te kenya etonita teine wueji.